Nĩ gũgĩkoragwo mĩthemba mĩingĩ ya nyoni iria cigĩkoragwo gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ na rũrĩrĩ-inĩ. Nacio nyoni ici cikĩrĩ njega nĩ amũ, nyoni ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩagĩria harĩ ũhoro wa nginya gũkorwo ũgĩgĩkũra wa mĩmera kana hihi ona gũkĩrĩa tũtambi tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩthũkia mĩmera ya arĩmi na ningĩ nyoni ta ici no ikoragwo ikĩrehe ũthaka mũno kuurĩa matũra-inĩ nĩ gũkorwo nyoni nĩ igĩkoragwo irĩ cia marangi mithemba. Nyoni ta ici no ikĩgucagĩrĩria atarii rĩrĩa cigũgĩkorwo cikĩrũgaga rũgaga kuu mĩtĩ-inĩ na igagĩkorwo cikĩrĩ kĩumbe kĩega mũno gĩa gũtũrehera mbeca bũruri-inĩ.

Rita rĩa mbere gũkorwo ngĩgĩtũmĩra ũhoro ũyũ wa nenda-inĩ wa gũkorwo ngĩgĩetha mĩmera, wakĩrĩ ũndũ mwega mũno nĩ amu, gũtikĩrĩ gũkiuma nyũmba, mũndũ agĩtagĩria indo ta ici ũkĩrĩ o harĩa haku gĩtĩ-inĩ kana o ro kũrĩa gwaku mũciĩ-inĩ, nakuo gwagĩkinyĩrĩra atĩ mĩmera ĩrĩa ũragĩtia kana indo ta ici matharũ, nĩ igĩkĩrĩte ngiri igĩrĩ, mũndũ rĩu nĩ agĩcokaga ũgagĩkorwo ũgĩkĩreherwo nĩ andũ aya na magĩkũrehagĩra indo igĩkoragwo irĩ njega mũno, o ta rĩ hĩndĩ ciakiuma mũgũnda-inĩ itakĩrĩ hohu na ikĩrĩ theru mũno. Na nĩ tabarĩra ĩgĩkoretwo ĩkĩrĩ njega mũno ya kuoya indo ta ici manyeni ta maya kana matunda ta maya.

Mbũri cia thenge, kana nĩ cio mĩgoma nĩ igĩkoragwo irĩ ciũmbe njega mũno, nĩ amu nĩ igĩgĩkoragwo igĩgĩtũhe maũndũ maingĩ mũno, o ngĩnyagia iriia. Iriia rĩa mbũri ta ici nĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ riega na nĩ gũtuĩkaga nĩ rĩ mata mũno na nĩ rĩteithagia mũno nginya harĩ mĩrimũ ya gĩthũri gũkorwo rĩgĩkĩhonia. Mbũri ta ici mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩgĩthambia ngĩnyagia nyondo cia cio na ũgagĩkorwo ũgĩkama iriia ta rĩrĩ. Na rĩo iriia ta rĩrĩ rĩa mbũri ici, rĩkĩrĩ rĩmata mũno ũkĩringithanĩtie na rĩa indo ingĩ ta mahiũ marĩa tũkĩrĩithagia ma ngombe. Na nĩ ũndũ woguo, iriia rĩ nini mũno nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩnyuo, kana rĩgĩkĩruga caai mũingĩ mũno ũringithanĩtie na mũigana wa iriia ta rĩu ria mahiũ mangĩ.

Ũhoro wa ũreithia wa mahiũ, kana nĩguo wa ngombe irĩa ci kĩrĩithagio nĩ ũndũ wa iria nĩ ũgĩ cenjetie mũno. Naguo ũhoro ta ũyũ nĩ ũgĩkoretwo atĩ ngombe irĩa irakĩrĩithio rĩu nĩ irĩa cia matũrĩ no ti irĩa twakĩrĩithagia hau mbere irĩa cigĩkoragwo cirĩ cia kĩbuu kana ndune, nĩ amu ngombe ici cia matũrĩ nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩkana nĩ irĩ na iria rĩingĩ mũno ũkĩringithania na ngombe irĩa cia kĩrĩ harĩa mbere. Ningĩ harĩ ũhoro wa mĩhere ya cio wa irio, kana ũreithia nĩ ũgĩcenjetie mũno nĩ amu, ngombe ici ci gĩkoragwo igĩkĩhingĩrwo kũũrĩa icegũ-inĩ, no itikoragwo igĩthiĩ kũrũrio rũru-inĩ ta ũrĩa cia hau kabere ciagĩkoragwo igĩgĩthiĩ gũkĩrĩithio.

Ng'ombe, iria cĩgĩkoragũo cigĩkĩrĩ ng'ombe cia iguku, nĩ ng'ombe imwe cigĩkoragũo igĩkĩneneha mũno, kwanja angĩgĩkorwo nĩ ng'ombe iria ikĩrĩ na mĩciarithanio ĩno wa kĩrĩu, ya ng'ombe iria igĩkoretũo iciarithanĩtio kuma mabũrũri ma nanja, nĩgetha igĩkorũo igĩgĩtunguha mũno, na igĩtuĩke cia gũkĩhe andũ kiro nyingĩ mũno cia nyama. Rĩrĩa mũndũ egũkĩrĩithia ng'ombe ta ici. Ng'ombe ici, cikĩrĩ na bainda nene mũno, nĩamu, wagĩtuĩka nĩwagĩkĩrĩithia ndume cigana ũna, nĩũragĩkorũo ũgĩkĩona mbeca nyingĩ mũno, rĩrĩa wakĩendia ng'ombe ĩno ĩrĩ ya nyama.

Ũrĩithia wa mahiũ ma ng'ombe nĩ ũkĩrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ nĩ amu, ng'ombe ta ici nĩ igĩkoragwo igĩtũhe onginagia irio iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩa o mũthenya nĩcio cikĩrĩ mũthemba wa iria rĩrĩa tũgĩgĩkoragwo hihi tũgĩcamũkia tũgakorwo tũgĩkĩnyua narĩo indo ta ngima kana hihi tũgakĩruga narĩo cai. Ningĩ ng'ombe ta ici no igĩkoragwo na bainda mũno nĩ amu iria ta rĩrĩ nĩ rĩgĩcokaga rĩgakĩendio kũrĩa ndĩirĩ-inĩ na rĩakĩendio arĩmi magakorwo makĩona mbeca nyingĩ mũno. Ona ningĩ ng'ombe ta ici no ikĩendagio ĩrĩ ng'ima nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩkĩhe mũrĩmi mbeca. Kana hihi ona rĩngĩ rĩrĩa yagĩciara tũcaũ twayo tũcaũ tũtũ nĩ tũkĩendagio kana tũgakĩrerwo mũndũ agagĩcoka gũgĩtwendi agakĩgĩa na mbeca.

Ũrĩithia wa ngũrũwe, nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ wa mĩthemba maingĩ, naguo ũrĩithia ũyũ wa ngũrũwe ũngĩgĩthiĩ mabũrũri marĩa magĩtũrigicĩirie, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩthiĩte na mbere mũno, ngũruwe ici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩmwo, no rĩu ũgĩ wa kĩrĩu wa tekinoronjĩ ũrĩa ũgĩũkĩte nacio ngũrũwe taici, nĩ igĩkoragwo nginya igĩkĩrwo tũnyamũ twa matũ, igakĩheyo namba, nĩamu ngũrũwe taici cigĩkoragwo ciĩ nyingĩ mũno, nyingĩ ũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo wĩmwega mũno, na maũndũ maya ma ũtekinoronjĩ ũyũ wa kĩrĩu, ngũrũwe ici ciao nĩ igĩkoragwo ĩrĩ theru mũno, na igagĩkorwo igĩkũra na ihenya mũno, nĩ gũkorwo nĩ igĩkoragwo ngina na arigitani arĩa maciroraga, nĩ ũndũ wa mĩrimũ, na gũkĩheho irio iria igĩkoragwo irĩnjega.

Ũhoro wa nduthi kana nĩcio bikibiki, nĩĩgĩteithĩtie mũno nĩamu andũ aingĩ nĩmarĩgĩkua nacioa mĩrigo ĩrĩa ĩkĩrĩ mĩritũ mũno ĩrĩa hau mbereinĩ yagĩkoragwo ĩgĩkuwo nĩ ngari kana hihi magagĩkuwo nĩ mahiũ arĩa magĩkoragwo tarĩ ta buda kana ĩrĩa ĩgĩtagwo nĩ andũ aingĩ ndigiri, nduthi ta ĩno nĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkuwa mĩrigo ta ĩno negagĩkorwo ĩgĩteithia harĩ ũhoro wa ũtwarithia wa bũrũri na mbere nĩamu ũhoro wa kuwa mĩrigo kuuma gĩcigo kĩmwe nginya ũrĩa ũngĩ nĩũkoretwe ũkĩhũtha na andũ makahota magĩcoka magathii nginya mĩgũndainĩ thĩinĩ kũrĩa ngari cirakĩhota ĩgĩgĩkinya kana kũrĩa kũgĩkoragwo na maũritũ kũrĩa ingĩgĩkinya, nduthi nĩ nini na ndĩkĩnyuaga magutha mũno na ĩkĩrĩ na baida mũno harĩ anake anini.

Ngari irĩa cigĩkoragwo cirĩ mũthemba wa bikabu nĩigĩkoragwo cirĩ njega mũno, nĩamu nĩigĩkoragwo igĩkuwa mĩrigo mĩingĩ na nĩigĩkoragwo ĩgĩkuwo nginya indo cikĩũmĩte mĩgũndainĩ ta manyeni iria igĩkorwo ikĩrutwo gĩcigoinĩ kĩmwe kũrĩa nyeni icio iragĩkũra na ũingĩ mũno, igagĩtwarwa nginya gĩcigoinĩ kĩngĩ kũrĩa ũrĩmi ta ũyũ ũtagĩkoragwo ũgĩka wega mũno kana hihi kũrĩa mataũninĩ kũrĩa matakoragwa makĩrĩma nyeni ta icio, ũndũ ũyũ ũkĩrĩmwega nĩamu indo ta nyeni nĩikoragwo na ũteithio mũno kwĩ madagĩtarĩ nĩgetha magĩkorwe magũtuĩka na mĩrĩ mĩega na afya njega.

Thimũ iria cigĩũkĩte rĩu cia taci, ikĩrĩ thimũ njega, na nĩtũkoretwo tũgĩcitũmĩra kũrĩa mĩgũnda-inĩ, gũkorwo tũgĩtuĩria ũhoro wa mĩmera itũ, onginyagia mĩmera ta waru nĩũkoragwo ũgĩgĩtuĩria ũhoro wa kĩndũ ta mĩmera ya waru, hihi kuma gũkĩhanda, ũrĩa ĩgĩbatiĩ gũkĩhandwo, na nginya ndawa iria mũndũ agĩbatiĩ gũkorwo agĩkĩhũra. Thimũ nĩ ĩndaithĩtie mũno harĩ ũhoro wagũkorwo, ũhoro wa ũrĩmi, nĩamu rĩu kĩrĩa gĩothe ngũkĩenda gũkĩrora, mũndũ akĩroraga ogũkũ mĩtambo-inĩ ta ĩno. Ningĩ, gwagĩkinya irio icio nĩciagĩkũra, nongĩcokaga ngagĩciĩkĩra nginya gũkũ mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩona agũri naihenya mũno, nĩamu gũkũ nĩkuo andũ othe makĩrĩ, marakĩrora kũrĩa indo irakiuma, na ũrĩa iragĩkĩendio.

Ũhoro wa ũrĩmi wa makorobia nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nagũo arĩmi aingĩ rĩũ nĩ magĩcokeretwo magĩgĩkorwo magĩthondeka indo iria igĩtagwo thothayatĩ nĩ getha magagĩkorwo magĩkĩgũrĩrwo makorobĩa ta maya kũrĩa kwao mĩgũnda-inĩ nĩ lori ta ici cĩa thothayatĩ ta ici, tena nĩ makabuni ta maya nĩ getha magagĩkorwo makĩhota gũkĩendĩa makorobia maya na mbei njegega gũkĩra rĩrĩa mangĩgikorwo makĩgũrĩirwo ni andu ta broker. Nagũo arĩmi ta aya nĩ maragĩkorwo makĩendia indo ingĩ ta itũngũrũ nĩ getha mũndu agagĩkorwo agĩthondeka mbeca njega.

Ũhoro wa wendia wa mahiũ ma ng’ombe nĩ makoragwo magĩtwarwo kũndũ kĩwanja-inĩ, kũrĩa o mũrĩmi o wothe agĩũkaga na mahiũ make. Na agĩũka na mahiũ make andũ magagĩcoka magagĩtũngana hau mũndũ agagĩcoka agagĩthura mahiũ arakĩenda na mbei agakĩheo nĩ mũrĩmi. Na makĩiguanĩra agagĩkorwo agĩkĩgũra mahiũ macio. Na ningĩ no gũkĩrĩ njĩra ĩngĩ andũ maragĩtũmĩra mũno rĩu ya gũkorwo magĩgĩkĩra mahiũ ta maya gũkũ ng'enda-inĩ, nake ũrĩa ũgũgĩkenio nĩ mahiũ ta maya agagĩũka o gwaku mũciĩ wee ũrĩ ta mũrĩmi, kana mũgũnda-inĩ kũrĩa ũkĩrĩmagĩra mahiũ maya. Na agagĩũka agakĩgũra mahiũ macio angĩgĩkorwo nĩ mũgũkorwo mũgĩkĩiguanĩra mbei.

Ũndũ ũyũ ũgũkĩoneka tarĩ ũria tũgĩtaga ũrĩmi wa gũkorwo ũgĩgĩtukania na ũhoro wa mĩtĩ, nĩ amu nĩ gũgũkĩoneka gũkĩrĩmĩtwo waru mũno. Na gwakĩrĩmwo waru gũgacoka ũgakĩona andũ aya makĩnyitanĩire mũtĩ, ũrĩa ũrakĩoneka tarĩguo ũragĩkorwo ũkĩhandwo. ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩgĩkĩonania ũrĩa ciana cibatiĩ gũkĩonio bata wa gũkorwo makĩriĩra marĩa matũrigicĩirie na kũhanda mĩtĩ ta ĩno, nĩgetha mĩmera itũ igakorwo ĩgĩkĩona mbura na ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩona kĩgunyĩ na ningĩ mĩtĩ ta ĩno ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩagĩria tĩri-inĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ, nĩgetha ũrĩmi ũgĩkorwo ũkĩagĩrĩte na maũndũ magĩthiĩ makĩhũthĩte.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩma mũhĩa ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mwerũ nĩ ũndũ ũkĩrĩ mwega mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ nĩ amu mũhĩa nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ irio imwe iria igĩkoragwo ciĩkĩrĩirwo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ mũno , nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩkĩruga ũcũrũ. Naguo ũcũrũ nĩ ũgĩkoragwo na hinya mũingĩ na ũcũrũ ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrongoreirio gũkorwo gũkĩhe rũrĩrĩ hinya mũingĩ. Nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũyũ andĩ nĩ magĩbataraga mũhĩa mũingĩ mũno ngina kũrĩa matũni-inĩ nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo magĩkĩruga ngina indo ingĩ ta ngima ĩrĩa ĩragĩkorwo ya mũhĩa rĩu thikũ ici, nĩ getha andũ makĩgie na hinya wa mwĩri. Ningĩ arĩmi arĩa marakĩrĩma indo ta ici mũhĩa nĩ magĩkoragwo magĩkĩwendia na magakĩona mbeca kumana na ũrĩmi wa indo ta ici.

Thikũ ici ũhoro wa ũrĩmi ta wa thamaki nĩ wĩkĩrĩirwo mũno gũkũ matũra-inĩ maitũ, naguo mũndũ akĩoyaga icembe rĩake na theci na iciko. Kana ũgagĩetha itinga ũgagĩkorwo ũkĩenjerwo ndemu ta ici. Wa kĩrĩkia gũkĩenjerwo ndemu ta ici ũgagĩcoka ũgakorwo ũgĩkĩgura iratathi rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩa ũrĩithia wa thamaki. Ũgakĩrĩiga gũkũ ndemu-inĩ ĩno ũgagĩcoka ũgagĩcokacokia tĩrĩ iratathi-inĩ rĩu ũgagĩthika thika na tĩri ha nini. Na wakĩrĩkia ũgũo ũgagĩkĩra maaĩ maku iratathi rĩrĩ rĩgĩteithagĩrĩria mũno nĩ getha maaĩ matigakorwo magĩkĩũra. Wakĩrĩkia gũgĩkorwo ũgĩgĩkĩra maaĩ maku ũgagĩcoka ũgakĩgũra thamaki ta icio na ũgagĩcikia gũkũ maaĩ-inĩ maya nĩ getha igĩtuĩke cia gũgĩkũra na getha ituĩke ciagũkorwo igĩkũhe mbeca rirĩa igagĩkorwo atĩ nĩ ciaigana ataĩ no ũciendie kana angĩgĩkorwo ũgũkĩenda gũkĩrĩithia ciaku ciagũkĩrĩa, ũgagĩeterera ikinenehe na cia gĩtuĩka nĩ ciakĩneneha ũgagĩkoragwo ũkĩrĩa thamaki ta ici na igagĩkũhe irio ciaku iria ũngĩgĩkorwo ũgĩkĩrĩa na indo ingĩ ta ngima.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ nĩmo ng'ombe na kana hihi ona mĩgoma na ng'ondũ nĩ ũcenjetie mũno nĩamu rĩu tiũrĩa gwagĩkoragwo hau kambere atĩ andũ magĩkoragwo magĩthiĩ gũkĩrekia mahĩu ta maya kũrĩa rũru-inĩ nĩ gũkorwo mĩgũnda nĩ ĩnyihĩte mũno rĩu, rĩu andũ maragĩakĩra mahiũ ta maya handũ kanyũmba-inĩ handũ hanini nĩgetha ũgagĩkorwo mahiũ ta maya maku ũgĩkĩmatuĩra mahuti na ũgagĩkoragwo ũgĩkĩmĩhera mahuti o hau ,mahiũ ta maya nĩ magĩkoretwo na umithio mũno nĩamu matigĩkoretwo makĩnyita indo ta mĩrimũ nakũu nanjaa na rĩu andũ maragĩthiĩ makĩrĩithĩtie mahiũ marĩa makĩrĩ mega marĩa maragĩkorwo magĩkũra naihenya na magakĩmahe iria rĩingĩ gũkĩra ũrĩmi ũrĩa ũrarĩ wa hau kambere.

Ũhoro wa ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩirwo mũno rũrĩri-inĩ ruitũ, nao andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩithia ng'ombe iria igĩkoragwo na maguku na ng'ombe iria igĩkoragwo ngina imwe cikĩrĩ na hĩa nene mũno. Ng'ombe ta ici cigĩkoragwo igĩkĩrĩithio mũno nĩ getha igĩkorwo igĩgĩkĩhe mũrĩmi karia kanini na bado igagĩkorwo atĩ no irakĩrĩithio nĩ getha mũrĩmi ũyũ agagĩtuĩke wa gũkĩendia ng'ombe ĩno nĩ getha ĩgĩtuĩke ya gũkĩmũhe mbeca. ũrĩithia ũyũ nĩ ũgĩkoretwo ũkĩrĩ mwega mũno harĩ arĩmi arĩa rĩngĩ magĩkoragwo kũndũ na kũndũ matakĩrĩ na mahuti mũno, kana arĩa matakĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩrĩitha ng'ombe iria ingĩ cia matũrĩ. Nĩ amu ng'ombe icio ona gũgĩkorwo nĩ ikũhega iria rĩingĩ, nĩ igĩbataraga gũkorwo ciĩna ũrori mũnene mũno na kũgũrĩrwo irio cia nduka.

Ngũrwe rĩria yagĩciara twana twayo tũrĩa ĩgĩciaraga tũkĩrĩ tũingĩ mũno. Nĩ ĩgĩkomaga nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩongithia twana ta tũtũ. Nayo ngũrwe ta ĩno ĩrakĩongithia nĩ ĩgĩbataraga mũrĩmi agagĩkorwo agĩkĩmĩrorera irio ciayo wega mũno, na akamĩrora wega ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩgio nĩ mĩrimũ. Nĩ amu ĩngĩgĩkorwo ĩtagũkĩhũna, kana ĩkĩrĩ na mĩrimũ, no ĩkĩremwo hihi nĩ gũkĩongithia ciana ciayo, na ciana ciayo cigĩtuĩke cia gũkĩhoma, na hihi twage maciaro marĩa tũgĩkoretwo tũkĩrongoreria rĩrĩa tũrarĩma ngũrwe ta ici.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩithia mbũri nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ amu mburi ta ici, nĩ cio cigĩcokaga gũkorwo igĩgĩteithia andũ gũkĩona mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa magũgĩtuĩka nĩ magĩciendia. Ningĩ mbũri ta ici no igĩkoragwo cikĩrĩ irio cia andũ mwanya mwanya, nĩ amu cia gĩthĩnjwo nĩ cigĩkoragwo cigĩkĩendio kũrĩa mabucarĩ-inĩ, na andũ magagĩkorwo magĩkĩgũra, nĩgetha magĩkorwo magĩkĩrĩa na irio ingĩ irĩa cigĩkoragwo ta ngima, kana hihi ona magagĩkorwo magĩkaranga na indo ingĩ ta mĩcere kana waru.

Ũhoro wa ng'ondu iria igĩkoragwo igĩtũhe maguoya nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩ amu ng'ondu ta ici rĩrĩa ciagĩtũhre maguoya ta maya. Nĩ magĩkoragwo magĩgĩkĩrwo indo ta mĩrĩngĩti-inĩ ta pillow -inĩ kana ona ta manjaketi maria tũgĩkoragwo tũgĩgĩkĩra. Nĩ getha rĩrĩa gwagĩtuĩka nĩ mahinda ma heho magoti ta maya, mĩrĩngĩti ta ĩno kana indo ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩtũhe ũrugarĩ mũingĩ mũno. Na igagĩtũteithia rĩrĩa tũgũgĩkorwo tũkĩhĩtũkĩra mahinda-inĩ maya ma mwaka. Ningĩ guoya ta ũyũ no ũkĩendagio na ũgakĩrehera mũrĩmi bainda nene mũno rĩrĩa akĩwenderia makambuni marĩa magĩkoragwo magĩgĩthondeka manjaketi ta macio kana indo ingĩ ta icio.

Rĩu ũrĩithia wa indo ta nyoni kana mĩthemba ya nyoni nĩĩgĩkĩrĩirwo mũno, na rĩu andũ nĩmakĩambĩtie nginya kũiyũkia ũhoro wa gũkorwo makĩrĩithia mbata. Mbata nacio nĩigĩkoragwo irĩ njega, nĩ amu ũrĩithia wacio ndũkĩrĩ ngũrani na ũrĩithia wa ngũkũ, o tiga hihi rĩngĩ na rĩngĩ mbata, ngũkũ ĩgĩkorwo ĩgĩtũra tũcui twayo na thikũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe, mbata twayo tũgĩkoragwo tũgĩtũrĩkio na thikũ mĩrongo ĩtatũ na inyanya. Nayo mbata tũcui twayo no mũhaka ũkorwo ũgĩtũhe njanjo ota maũndũ marĩa mangĩ ũkoragwo ũgĩkĩra ngũkũ, nĩgetha tũtigatuĩke twa kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ, nĩgũkorwo onayo nĩ mũthemba wa nyoni ota ngũkũ.

Mbata iria cigĩkoragwo igĩgĩtwo mbata cia mũcinga nĩ igĩkoragwo irĩ njega. na rĩrĩa ndakĩriithĩtie mbata ta ici nĩ ndagĩkorirwo ngĩkorwo ngĩkĩrĩithia oũrĩa ngĩkĩrĩithagia ngũkũ. Othima mabata ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩneneha mũno koguo mũrĩre wayo ndũgĩkoragwo ũkĩhanaine na ũrĩa wa ngũkũ. Okorwo ngũkũ ũgĩkĩmĩhega hihi rĩngi na rĩngi irio mũigana wũigana ũna, no mũhaka mbata ĩno ũkĩmĩongerere nĩ gũgĩkorwo mwĩrĩ wayo ũgĩkoragwo mũnene. No nayo ikĩrĩ njega nĩ amu na ndakĩonire mbata ici citigĩkoragwo ikĩrĩ na mĩrimu ta ĩria ĩgĩkoragwo igĩkĩgia ngũkũ. Ona gũgĩtuĩka mbata ici nacio no ikĩrĩ bunjo mũno na mũndũ itakĩũĩ nĩ igĩkoragwo rĩmwe igĩkĩmũhũra ona rĩrĩa arakĩingĩra kũu gĩcegũ-inĩ gũthiĩ gũcihe iriuo. Nĩ ũndũ wa ũguo ndũngĩgĩkorwo hihi ũgĩkĩrekereria cigĩkorwo hakuhĩ na ciana citigagĩkorwo igĩkĩmahũra.

Ũhoro wa gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tũgĩkoragwo tũgĩgĩcirĩithia o ta ũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia ngũkũ, no bata ici mũcinga, nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩarĩa irio nyingaingĩ gũkĩra iria ngũku igĩkoragwo igĩkĩrĩa. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, angĩkorwo mũndũ akĩmenyerete gũkorwo akĩrĩithia ngũkũ, no agĩkorwo agĩgĩnyitia mĩhuko yake wega, nĩ amu ciahota gũgĩkorwo igĩkĩhũmia mũno ũhoro wa irio. Na cio ikĩrĩ njega nĩ amu, nĩ ikĩnenehaga mũno na itumbĩ rĩa rĩo nĩ rĩrĩ goro mũno ũringithanĩtie na itumbĩ rĩa ngũkũ, kũguo bainda ya cio nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ igaigũrũ gũgĩkĩra bainda ya ngũkũ.

Niĩ nĩngĩendete ũrĩithia wa thungura mũno, kana nĩcio andũ aingĩ magĩtaga mbũkũ. Thungura ici nĩigĩkoragwo irĩ njega mũno nĩamu nĩigĩkoragwo igĩgĩciarana na ihenya mũno na ĩgĩkoragwo igĩgĩciara kaingĩ na rĩngĩ thutha wa thikũ mĩrongo ĩrĩ na inyanya. Na rĩrĩa yagĩciara thungura nĩĩgĩciaraga twana tuingĩ mũno. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, kĩaga gĩa thungura no gĩkorwo gĩkĩingĩhia thungura na ihenya. Na nĩ ĩkĩrĩ mbeca njega, nĩamu kaingĩ thungura nyama ciacio andũ aingĩ nĩmagĩciendete nĩamu makiugaga nĩ indo iria itagĩkoragwo ikĩrĩa irio ciĩ na makĩmĩko, nĩ gũkorwo thungura igĩkoragwo ĩgĩkĩrĩa o mahuti marĩa magĩkoragwo marĩ mariia kana indo ta mĩrĩo. Na nyama ciacio nĩ imwe cia iria ataramu rĩu magĩkoragwo magĩgĩta white meat, iria cigĩkoragwo igĩgĩteithia andũ aingĩ mũno, kwanja kũngĩkorwo gũkurĩ na andũ makĩrĩ na mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya kĩrĩu. Ndagĩtarĩ agagĩkorwo agĩkĩmera marĩage nyama ta ici. Kogwo nyama ciacio nĩundũ wa goro ta ũyũ, na kwendio mĩkawa-inĩ ta ya atarii, nĩigĩkoragwo cigĩcokeria mũrĩmi baida nene mũno.

Mũndũ angĩgĩkorwo akĩenda gũkĩrĩithia thungura, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩciakĩra nyũmba irĩa citakoragwo na ũhoro mũnene, nĩamu thungura ndĩgĩakagĩrwo kĩaga kĩnene mũno, kogwo citikĩrĩ ũhoro wa ngarama nene mũno ya gũkorwo ũgĩaka nyũmba ta ĩ no. Mũndũ agĩakaga nyũmba ta ĩ no, ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩhũrĩra waya na mbaũ na igũrũ ũgagĩkĩra mabati ũndũ thungura ici ciaku itarĩgĩkoragwo ikiurĩrwo. Thungura ici wakĩrĩkia gwĩka ũguo, mũndũ nĩakĩgũraga tũthungura twĩrĩ ka njamba na ka mũgoma, kana tũigana ũ na kũringana na ũrĩa ũrakĩenda gũkorwo ũkĩrĩithia. Na wakĩrĩkia gũkĩgũra thungura ta ici, mũndũ nĩ agĩciheyaga manyeni marĩa makoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ makĩrĩa ndo ta matharũ kana marĩa mameraga mũgũnda-inĩ kana indo ta mĩrĩyo o na gũgĩtuĩka gũkĩrĩ o andũ makoragwo magĩcigũrĩra irio irĩa cigĩkoragwo cikĩendio matuka-inĩ, no nĩngĩ ũngĩgĩkorwo ũkĩhe indo ici, nĩcio cigĩkoragwo cirĩ njega nĩamu andũ aingĩ mendaga thungura nĩũndũ wa gũkorwo ndĩ kĩrĩyaga indo cikĩrĩ na kemiko kana igĩthondekeirwo kũndũ kũingĩ, nĩgũkorwo mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ nyama irĩa cigĩkoragwo ci kĩrĩ ndũne, gũgĩtuĩkaga no ũrĩe nyama ici cia hwaiti cia thungura na ĩtuĩke ya kũnyihanyiha.

Wa mũndũ gũkorwo agĩkĩrĩithia thungura nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno, nĩ amu thungura nĩkĩo kiũmbe kĩrĩa kĩmwe gĩgĩkoretwo na nyama irĩa igĩkoragwo irĩ thaka mũno na irĩ njororo. Ningĩ thungura nĩigĩkoragwo igĩciarana na ihenya mũno, na nĩũndũ wa ũhoro uyũ mũrĩmi angĩgĩkorwo agĩkĩrĩma nyama ici kana ciũmbe ici nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩgĩthondeka bainda. Hangĩgĩkorwo hakĩrĩ na mũhiano ta mbũkũ ta igĩrĩ kana thungura ta igĩrĩ, no igĩkorwo ĩgĩgĩciara thutha wa mweri ũmwe ĩgakorwo ikĩmũciarĩra twana twathiĩ o tũtano nginyagia ikũmi. Na ũguo nĩ ũhoro ũyũ nĩ ũrakĩona nĩ ĩgũkorwo igĩkĩingĩhia gĩcegũkĩu gĩa thungura mũno na mũrĩmi agĩkorwo agĩkĩona bainda mũno harĩ ũrĩmi ta ũyũ.

Ũrĩithi wa mahiũ kũrĩa gwitũ icagi-inĩ nĩ ũgĩkoragwo wĩ mwega mũno na nĩ ũgũkĩona andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩithia mahiũ ta maya na magakĩruta nginya ciana ciao iria ikĩrĩ nini gũkorwo magĩtwara mahiũ ta maya rũru nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩmarora, namo mahiũ ta maya makĩrĩa marĩa makĩrĩ iguku, nĩ magĩkoragwo magĩkĩnora na ihenya mũno na magagĩkorwo makĩrĩ na nyama nyingĩ na ũguo rĩrĩa mũndũ agagĩtua gũkĩendia nĩ akĩendagia mbeca njega mũno gwa kahinda kanini, nĩũndũ wa ũndũ ũyũ andũ aingĩ nĩ makĩyũkĩtie mahiũ maya mũno, na magagĩkorwo magĩkĩmenda mũno.

Ũhoro wa andũ gũkorwo magĩgĩthiĩ gũkĩrĩma na macembe nĩ ũgĩcenjetie mũno gũkũ gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ gũkorwo rĩu nĩ gũkĩrĩ na tũmacini tũnini tũrĩa andũ maragĩkorwo magĩkĩgũra. Tũrĩa tũmĩte mabũruri mangĩ ta Chaina, natũo tũmacini tũtũ ũragĩkorwo ũgĩgĩkĩra maguta kana hihi gũkĩrĩ tũrĩa tũngĩ tũragĩkorwo tũgĩkĩrwo nyamũ iria igĩkoragwo igĩgĩtwo mbetiri. Ũgagekĩra nako gagakorwo gakĩrĩrma handũ hanene mũno ũringithanĩtie na haríĩa andũ mangĩagĩkorwo makĩrĩma. Nĩngĩ ũrĩmi ta ũyũ wa gũkorwo andũ makĩrĩma na macembe no ũkĩnyihĩtio rĩu nĩ indo ta ndawa iria igĩũkĩte, nĩ amu kĩndũ ta ria rĩu nĩ rĩkoragwo rikĩhũrwo ndawa ria rĩu rĩgakworwo rĩa kũma. No naguo mũmera ũrĩa ũgĩkoretwo ũkĩhandĩtwo kana ũrĩa ũgũkĩrimagĩrwo ũgagitigwo ũkĩrũgamĩte na ũgagĩthiĩ na mbere na gũgĩkũra.

Rũrĩrĩ-inĩ ruitũ ũrĩmi wa mboga nĩ ũgĩkoragwo andũ magĩgĩthiĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ magagĩkorwo magĩkorwo magĩteguria mategũ kũndũ ta kũu mũgũnda-inĩ ũrĩa ũgĩkoretwo ũrĩmĩte. Na wakĩrĩkia gũkorwo atĩ magĩtegũria itegũ icio nĩ magĩcokaga magakĩgĩra mĩmera ya mboga ĩrĩa ĩragĩkoretwo ĩgĩkomereirio kũu tuta-inĩ na magagĩtuĩka a gũkĩmĩhanda. Na makĩhandaga na bataraitha wa mũthemba ũrĩa ũgĩtagwo DAP makĩhanda mĩmera ĩno, nĩ makĩmĩheaga mĩeri ta ĩrĩ ũguo. Magagĩcoka magagĩthiĩ gũkĩrora mboga ta ici nĩ getha magagĩkorwo magĩkĩrĩmĩra ria rĩrĩ rĩngĩkorwo rĩkĩmerete kũndũ ta kũrĩa mĩgũnda-inĩ .Ona gũgĩtuĩka mĩeri ĩno ĩri no nginagia mũndũ agagĩkorwo agĩgĩitĩrĩria maaĩ na caigĩkinyia kĩndũ ta wiki ta inya nĩ magĩcokaga magagĩkorwo magĩgĩkĩra kũndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo bataraitha, kana nĩyo mborera ya mũthemba wa CN nĩ getha mboga ici cigĩkorwo igĩgĩkũra wega. Harĩ mĩrĩmĩre ya ria andũ makoragwo makĩrĩmĩra na indo ta macembe kana ta theci nĩ getha magĩkorwo magĩgĩkũra ria rĩu wega na magagĩthikĩrĩra mboga ta icio.

Andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ magĩkoretwo makĩyĩũkĩtie ũrĩmĩ wa ngũrũwe, naguo ũrĩmi ũyũ, nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩ amu ngũrũwe nĩ ikĩrehaga baida nene mũno, nĩ gũkorwo ngũrũwe ta ici nĩ igĩkoragwo ĩgĩgĩciarana na ihenya mũno na igagĩkorwo igĩgĩciara twana tũrĩa tũgĩkoragwo tũrĩ twingĩ. Ningĩ, mĩhere ya ngũrũwe ya irio nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩhũthũ mũno, nĩ amu, nyamũ ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩa irio cia mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno, ngina ta mahuti marĩa magĩkoragwo magĩkĩoneka raithi mũno kũũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ kana kũrĩa tũgĩgĩkoragwo tugĩgĩikara. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ ngũrũwe nĩ igĩkoragwo na baida nene mũno nĩ amu ndĩkĩrĩ na ngarama nene ya gũkorwo ũgĩkĩmĩrĩithia.

Ũhoro wa ũrĩithi wa mbũri na mahiũ mangĩ ta ma thenge kana mĩgoma nĩ ũgĩcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ nĩ gũkorwo rĩu andũ matiragĩkorwo magĩkĩrĩithia mbũri iria ciakĩrĩ cia hau kabere iria citagĩkoragwo igĩtunguha mũno, rĩu andũ marakĩrĩithia mbũri iria igĩkoragwo na ciongo njirũ, nĩ gũkorwo nĩ igĩkoragwo igĩgĩthunguha mũno, na andũ aingĩ magĩciĩtaga mbũri cia ũkabi. Nacio mbũri ta icio, nĩ igĩkoragwo nginya itakĩrĩ na mĩrimũ mĩingĩ na igagĩkorwo nĩ igĩkĩhotaga gũkorwo igĩkĩharĩra mũno o na rĩrĩa riũa rĩkĩarĩte.

Irio cia thamaki iria cigĩtagwo cia Sigma, nĩ igĩkoretwo irĩ irio tũkĩyũkĩtie mũno gũkũ gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ gũkorwo irio ici nĩ igĩkoragwo citakĩrĩ na goro mũno na nĩ igĩkoragwo irĩ njega mũno nĩ amu magĩkoragwo magĩcithondekete wega, na rĩrĩa wakĩhe ciũmbe ciaku cia thamaki, thamaki nĩ iragĩkorwo igĩgĩkũra na ihenya mũno na igagĩkorwo atĩ nĩ iragĩkorwo nginya igĩgĩtunguha na igakĩrekia matumbĩ na ihenya, marĩa maracoka magateithĩrĩria harĩ gũkorwo ciana icio cigĩgĩkũra na igagĩkorwo igĩgĩtũhe baida mũno nĩũndũ wa irio ici cia Sigma.

Kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtwo ndinoho nĩ gĩkoragwo gĩgĩthondeka nyũmba yakĩo yagũgĩkorwo gĩgĩkĩua ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ nyũmũ mũno. Nakĩo kĩndũ gĩkĩ gĩgĩkorwgwo gĩkiuma hau nyũmba-inĩ yakĩo gĩgagĩkorwo gĩgĩkĩrekia matumbĩ marĩa magĩkoragwo marĩ ma rangi mwerũ. Nĩ getha gĩgagĩkorwo atĩ matumbĩ maya nĩ magũgĩtũrĩka na makorwo makĩgĩa ciana ingĩ cia ndinoho ta ici. Namo matumbĩ maya rĩrĩa magĩkorwo magĩkĩrekio nĩ nyina wa ndinoho magĩkoragwo magĩkĩigwo kũu tĩri-inĩ na makĩgia ũrugarĩ mũnini magagĩtũrĩka. Nĩ getha ndinoho ta icio ingĩ nacio cigacoka cigakiuma ho na igagĩcoka igĩkũre ta nyina wao na igagĩcoka igithondeke mĩciĩ yao nyũmba ĩrĩa cigĩkoragwo cigĩkuĩte na mũgongo.

Nyamũ ici cigĩkoragwo igĩgĩtũmĩka nĩ andũ aingĩ gũkorwo cigĩkĩrĩo, ona gũgĩtwĩka hau kabere-inĩ ciagĩkoragwo igĩtũmĩka nĩ atuĩria a ũhoro wa gĩsayansi gũkorwo magĩtuĩria nacio. Rĩu nĩiragĩkorwo igĩkĩendwo nĩ andũ aingĩ, ona gũgĩciga muciĩ-ini cigakĩonekaga arĩ kĩndũ gĩthaka. Nacio mũndũ agĩkoragwo agĩciakĩra nyũmba na tũwaya, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩciga kũu thĩ-inĩ wa nyũmba ta ĩno, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩcinengangĩra tũmahuti tũnini tũnini, nĩamu cikĩendaga gũkorwo cikĩrĩa tũmahuti ta tũtũ.

Itunda rĩa itomoko nĩ rĩgĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ nĩ amu itunda rĩrĩ, nĩ rĩkoretwo rĩkĩrongorerio nĩ mandagĩtarĩ na ataramu aũrigitani atĩ nĩ rĩragĩkorwo rĩgĩkĩhonia kĩndũ ta cancer, ĩrĩa ingĩgĩkorwo ĩtagĩthĩte mũno nĩ hĩndĩ ĩrakĩambia. Rĩgakorwo rĩgĩkĩũraga tũindo tũrĩa tũngĩgĩkorwo tũkĩmĩrehe thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩrĩkĩambĩtie gũkorwo rikĩambatĩra mũno na mbei na kwendeka mũno nĩ andũ aingĩ. Rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rũrĩrĩ-inĩ rwitũ arĩa makĩrĩ narĩo nĩ magĩkoretwo makĩrĩendia na mbeca nyingĩ mũno, na rĩgakorwo rĩrĩ itunda rĩrakĩoneka rĩkĩrĩ na bata mũingĩ mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ maratonga nĩ ũndũ wa rĩo.

Ũrĩmi wa njũkĩ kana indo ici nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno kũrĩa mĩgũnda-inĩ nĩ amu njũkĩ nĩ ĩgĩkoragwo na wĩra mũingĩ mũno kũrĩa mũgũnda-inĩ. Ũmwe waguo arĩ gũteithia ũciarithania wa mĩmera nĩ amu ĩkĩnyuaga kĩro gĩa kuma mũtĩ ũyũ ĩgathiĩ harĩ ũria ũngĩ, na mĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkũra nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ kĩró kĩa njamba gĩkĩuma gĩgathiĩ harĩ kĩanga, njũkĩ nĩ ĩgĩteithagĩrĩria ũndũ ũyũ mũno. Na ningĩ njũkĩ no ĩgĩkoragwo na bata nĩ amu yakua kĩro gĩkĩ kuma miti-inĩ ĩno nĩ ĩthiaga ĩgagĩthondeka ũkĩ wayo na, yagĩthondeka ũkĩ ũkĩ ũyũ nĩ ũgĩcokaga ũgagĩkorwo ũkĩrĩ na indo iria ciakiumĩra o kũrĩa mĩti-inĩ. Na mĩtĩ mĩingĩ ĩrĩa tũgĩkoragwo nayo nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mĩega tondũ nĩ ndawa. Ũguo ũkĩ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ ndawa ta ĩno na nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ mũndu akĩrĩa ũkĩ ũgakorwo ũkĩmũteithia harĩ gũkorwo ũkirigĩrĩria kana ũkĩhonia mĩrimũ ĩmwe ĩngĩgĩkorwo ikĩmwetha kũrĩa mwĩrĩ-inĩ wake. Nĩngĩ ũkĩ rĩrĩa njũkĩ ici ciathondeka ũkĩrĩ mũingĩ no ũgĩkoragwo ũkĩendio kũndũ matuka-inĩ mwanya mwanya kana kũndũ hihi mĩkawa-inĩ nĩ ũndũ wagũkĩruga ĩrio igĩtiganĩte. Na nĩ ũndũ wa ũguo mũrĩmi nĩ akigĩaga bainda kumana na ũhoro ũyũ wa gũkorwo agĩkĩrĩithia njũkĩ.

Andũ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ gũgĩtaha maaĩ, na indo itiganĩte, imwe cia cio cikĩrĩ ta nyamũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩĩtwo bunda. Bunda nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩthiĩ gũkĩgĩra maaĩ, ĩkĩohereirio mĩtũngi kaingĩ na kaingĩ kũrĩ ndũrĩrĩ iria igĩkoragwo igĩthiĩ gũtaha maaĩ ta maya kũũrĩa gũkoragwo gũkĩenjwo mĩthanga ngurumo-inĩ cia rũĩ, nake rĩrĩa mũndũ agĩthiĩ gũkorwo agĩtaha maaĩ na nyamũ ta ĩno, nĩ amu onayo no ĩgĩbataraga gũkĩnyua maaĩ, kũrĩ andũ magĩkoragwo magĩkĩmĩhe maaĩ na kaihũri kana na kanyamũ karĩa makoragwo magĩgĩtaha namo maaĩ ma kuuma kũrĩa mũthanga-inĩ, nĩgetha bunda ta ĩno ĩkĩnyue maaĩ maya, na ĩkĩhote gũkorwo ĩgĩkũa mĩrigo ĩno, na gũgĩtwara kũrĩa arakĩenda gũgĩtwara maaĩ ta maya.

Rĩrĩa ngũkĩona mbarathi ta ĩno ĩkĩrĩ ndungũ ũũ nĩ ngũgĩkorwo ngĩkĩona ũrĩa andũ aitũ magĩkoretwo maiyũkĩtie ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ ta maya marĩa mataragĩkoragwo makĩriithio hau kabere-inĩ. Nacio mbarathi ta ici nĩ iragĩkorwo cigĩkĩrehera mũrimĩ bainda nene mũno harĩ ũhoro wa gũkorwo hihi akĩendia mbarathi ta ici kurĩa arĩa magĩkoragwo magithiĩ gũthaka nacio mĩthako ĩgĩtiganĩte. Kana rĩngĩ kũrĩ andũ maragĩtũmĩra mbarathi harĩ gũkorwo makĩgĩra tũmĩrigo tũnini tũnini tũrĩa mũrĩmi agĩgĩkoragwo agĩbatara, kana gũgĩkorwo agĩgĩtwara riboti kuma gĩcigo-inĩ kĩmwe ngina kĩrĩra kĩngĩ. Ningĩ andũ angĩ nao no maragĩkorwo magĩkĩrĩithia mbarathi ta kĩndũ gĩa gũkorwo magĩgĩkenerera kana kĩndũ gĩa gũkĩgemia kũu mĩciĩ-inĩ yao rĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩkĩoneka ĩgĩkĩũrũra kũu na ĩkĩrĩaga.

Ũhoro wa ngamĩra gũkorwo igĩkĩrĩithio nĩikoragwa na bata mũno rũrĩrĩinĩ rakwa, nĩamu ngamĩra ta ici nĩamu nĩcikoretwe cĩiũkĩtio nĩ andũ aingĩ nĩgũkoragwo ngamĩra nĩigĩkoragwo igĩkua mĩrtigo kana ona gũkĩrĩ ona andũa arĩa magĩgĩthiĩ nayo kũndũ icigoinĩ mwanya mwanya gũkũ rũrĩrĩinĩ rwitũ, gũkĩonania ĩtakĩndũ andũ aingĩ makoragwo magĩgĩkuwo nĩkĩo nĩamu gũkũ ti andũ aingĩ magagĩkorwo managĩkuwa nĩ ngamĩra kana managĩkorwo manakuwo nĩyo nĩũndũ woguo andũ aingĩ nĩmakoragwa makĩmĩtũmĩra ta mbiacara ya mũthemba ũcio ona gũtuĩka kũrĩ andũ arĩa angĩ magĩcoka magagĩkorwo makĩendia ngamĩra ta ici magathii gũthĩnja nĩgetha cigĩtuĩke gũkĩrĩwa nyama na gũkĩrugwo thubu wawo nĩgũkorwo thubu wawo nĩũkĩrĩkanaga atĩ, nĩ thubu umwe mwega mũno na nĩũteithagĩrĩria na maũndũ maingi mũno harĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ta kũthondeka marũngo.

Nganga nĩ indo igĩkoretwo igĩkĩrĩithio rĩu gũkũ icigo-inĩ citu, naguo hakĩrĩ na bata mũno wa kũrĩithia indo ta ici. Nĩ amu nganga rĩrĩa wagĩcirĩithia ciragĩkorwo cigĩkorwo na mbeca njega mũno rĩria ũgũgĩciendia ũkĩringithanĩtie na indo ingĩ ta ngũkũ kana ta mbata iria tũrakimenyete hau kabere. Andũ aingĩ marakorwo magĩkĩgũra nganga nĩ gũkorwo nĩ ĩrakorwo na nyama nyingĩ mũno, na ningĩ nĩ ĩrakĩrĩka atĩ nyama ici ciayo nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ na ũtiganu na ici cia ngũkũ na nĩ igĩkoragwo na cama mũno.

Nyamũ ĩrĩa andũ aingĩ mamĩĩtaga nyamũ ya thĩ, kana nĩyo ĩgĩĩtagũo nyoka, ĩgũkĩoneka ĩgĩkĩenda gũkĩmeria kĩndũ kĩrakĩoneka tarĩ gacui ka mbata, kana ka ngũkũ, kana mũthemba wanyoni ĩrĩa tũgĩkoragũo tũkĩrĩithia gũkũ mũciĩ-inĩ witũ. Nayo nyoka ta ĩno kwa hoteka rĩngĩ na rĩngĩ nĩ gũgĩkorũo iragĩkorũo cikĩ rĩithio, nĩgetha ĩgĩkĩrĩyo hihi nyama ciayo nĩ andũ arĩa magĩkoragũo makĩrĩa nyamũ ta ĩno. Kana hihi thumu ũcio wayo ũkĩgethũo nĩgetha ũgagĩthiĩ ũgagĩthondeke indo nyingĩ o nginagia ndawa, kana hihi indo ingĩ ta icio, kana hihi gũgĩkorũo ĩkĩigĩtwo nĩ ũndũ wa mwonanio kũrĩa andũ magĩkoragũo makĩiga nyoka ta ici, nĩgetha andũ magagĩkorũo makĩrĩha mbeca nini na gũthi gũkĩona ciũmbe ici cia mũhĩrĩga ũyũ.

Njoya cia nyoni iria, kana ngũkũ iria tũgĩkoragũo tũgĩkĩrĩithia kũrĩa mũciĩ-inĩ kana o na bata na ingĩ ta ingĩ cia mũthemba ta icio nĩ ikĩhũthĩkaga na maũndũ magĩtiganĩte gũkũ ũndũrĩre-inĩ witũ na rũrĩrĩ-inĩ na gĩcigo-inĩ gitũ. Njoya ta ici nĩ igĩkoragũo igĩtũmĩka harĩ ũhoro wa gũkorũo igĩkĩgemia indo igĩtiganĩte o kũu mĩciĩ-inĩ itũ kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ njoya ta ici o na nĩ igĩtũmĩkaga harĩ gũkorũo igĩgĩthondeka indo iria igĩtagwo mishale ĩrĩa yakĩrĩ ya ũndũire ĩrĩa ĩgĩkoragũo ĩgĩgĩkĩrwo nĩ getha ĩgĩkorũo kĩndũ kĩu gĩtigagĩkorũo gĩgĩthengio nĩ rũhuho njĩra-inĩ yakĩrehwo gũtuĩka mshale ta ũyũ nĩ wagĩkorũo ũgĩkĩrathwo, ningĩ njoya ta ici no igĩkĩhakagwo marangi mwanya mwanya na andũ magagĩkorũo magĩgĩkĩra nguo-inĩ ciao na ngobia-inĩ magongona-inĩ magĩtiganĩte.

Kĩndũ gĩkĩ kĩa ũkĩ nĩ kĩgereire maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa ngũkorwo ngĩgĩgĩtũmĩra, nĩ amũ nĩ gĩkoragwo gĩgĩtũmĩka na njĩra mwanya mwanya. Njira imwe cia gũkorwo ũgĩgĩtũmĩra kĩndũ ta gĩkĩ nĩ ũhoro ũrĩa ũkĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩwĩkĩra maaĩ-inĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩringĩa na matũnda ma mĩthemba mĩthemba, kana mahũti mangĩ magĩtiganĩte marĩa ma ũndũire, marĩa magĩkoragwo magĩgĩtuĩka nĩ ndawa. Ningĩ ũkĩ no ũgĩkoretwo ũgĩkĩhuthĩra kana ũgĩtũmira na irio irĩa imwe tũgĩkĩrĩaga, indo ta mĩgate kũrĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkĩhaka mũgate ta ũcio, nĩgetha ũgĩtũĩke wa gũkĩũrĩa. Ningĩ ũkĩ no ũgĩkoretwo ũgĩkĩũtũmĩra na njĩra ingĩ mwanya mwanya ta irio-inĩ ta nyama kũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩwĩkĩra, nĩgetha nyama ta ici citigagĩkorwo ĩgigĩthuka na nĩcio cĩa gĩtagwo rũkũri.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũhoro wa ngũkũ gũgĩkorwo ĩgĩkĩrekia matũmbĩ, kana igĩgĩkomĩthĩrĩrio matũmbi ĩgĩkoragwo ngũkũ ta ĩno ĩgĩgĩakĩrwo handũ hakĩrĩ na gatũma hanini ,kũrĩa ya rĩkĩa gũkorwo ĩgĩkĩria irio ya kĩigũa ta ĩgũkĩenda gũkorwo ĩgĩkĩrekia matũmbi, ĩkĩingĩraga handũ harĩa, ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩthĩe na ĩgĩkĩrekĩa ĩtumbĩ handũ ta haũ. Ningĩ kũngĩgĩkorwo nĩ gũkĩmĩkomĩthĩrĩria matũmbi nĩgetha ĩgĩcũe tũcũi, mũndũ ngũkũ ta ino o harĩa ĩkĩrekagĩrĩa matũmbi no ho mũndũ akĩmĩigagĩra matũmbi ũgakĩiga matũmbi ikũmi nginya matũmbi mĩrongo ĩrĩ kũringana na ũrĩa ngũkũ iyo ĩkĩigana.

Ũhoro ũrĩa ũrakĩngenia handũ haha nĩ atĩ, matumbĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ merũ mũno, namo kaingĩ matumbĩ maya nĩmo magĩkoragwo ma ngũkũ iria igĩkoragwo ikĩreketie matumbĩ ma rũhuho, kana matumbĩ matakĩrĩ na jogoo. Nĩmagĩkoragwo makĩreera thĩ-inĩ wa maaĩ, no itumbĩ rĩrĩa rĩkĩrĩ na jogoo ĩyo, marĩa magĩkoragwo marĩ ma ngũkũ iria cigĩtagwo cia kĩenyeji, wakĩrĩikia maĩ-inĩ, ũgakĩona rĩo nĩ rĩrakorwo rĩgĩgĩthiĩ na thĩ. Narĩo itumbĩ ta rĩrĩ rĩragĩkorwo rĩgĩgĩthiĩ na thĩ, rĩgĩtwĩkaga nĩrĩo itumbĩ rĩrĩa rĩega na rĩkorwo rĩgĩciara tũcui mũno.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩithia nyamũ iria cigĩtagwo nganga, nĩ ũkĩrĩ na bata mũno nĩ amu, nyoni ici nĩ igĩkoretwo cikĩrĩ na bei wega mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩciĩrirĩria na itikĩrĩ nyoneki mũno. Kũguo nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ nyoni ĩno rĩrĩa yagĩtuĩka nĩ yakĩigana nĩ ĩgĩkoragwo na mbeca mũno, na o na matumbĩ mayo, nĩ magĩkoragwo na mbeca gũkĩra matumbĩ ma ngũkũ. Koguo nyamũ ĩno ĩkĩrĩ na bata harĩ mũrĩmi, ũgũkĩenda gũkorwo agĩgĩthondeka bainda nene mũno rĩrĩa akĩrĩma indo ici cigĩkĩhana ta mĩthemba ya nyoni.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ũhoro wa gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia ng'ombe ici cikĩrĩ cia matũrĩ. Nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩirwo mũno na ũkĩrĩ na bata mũno, nĩ amu ng'ombe ici nĩcio ciragĩkorwo igĩtũhe iria rĩu harĩ andũ aingĩ maragĩkorwo makĩendia iria kũrĩa mataũni-inĩ kana kũrĩa andũ arĩ angi matakĩrĩ na ng'ombe. Ng'ombe ici rĩrĩa cigũgĩkorwo igĩkĩheo irio iria njega nĩ iragĩkorwo igĩkĩruta iria wega mũno na igagĩkorwo igĩtũhe bainda nene. Nĩngĩ ng'ombe ici no iragĩciarana na ihenya mũno, na ng'ombe igakĩihũra gĩcegũ na ihenya na tũcaũ ta tũtũ tũgagĩkorwo tũkĩendio nĩ getha mũrĩmi agĩkĩone mbeca.

Harĩ nĩ bata mũno thikũ ici mũndũ gũkorwo agĩkĩrĩithĩa indo irĩa igĩtagwo mĩgoma kana nĩcio thenge, nĩ amũ mbũri ici nĩ iragĩkorwo ci kĩrĩ na baĩnda nene mũno rĩrĩa mũndu agũkorwo agĩgĩciendĩa kurĩa bucarĩ-inĩ igĩtũĩke cia gũgĩthĩnjwo, kana hihi ona rĩngĩ akorwo agĩkĩgũra mbũri ta ici iria cigĩkoragwo irĩ cia mũthemba wa iria, nĩgetha ũgagĩkama na ũgagĩkorwo ũgĩkĩnyua iria ta rĩu angĩgĩkorwo ndũgĩkoragwo ũrĩ na kĩndũ ta ngombe. Ningĩ mbũri ta ici no iragĩkorwo igĩgĩciara nginya imwe tũri twa mahatha, na nĩũndũ wa ũhoro ũcio ũgagĩkorwo kiũgo gĩaku nĩ kĩrakĩihũra mahiũ na ihenya mũno na ũgagĩkorwo ũgĩkĩona bainda nene mũno ya ũreithĩa ta ũyũ wa indo ta ici.

Mũmera wa nyanya nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-ini ni amũ nyanya nĩ ĩgĩtũĩkaga nĩyo itũnda rĩrĩa rĩngĩgĩitĩka itũnda na rĩgĩkorwo rĩgigĩitĩka ta mboga na itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtũmĩka nĩ andũ aingĩ mũno gukũrwo maragĩkaranga irio ciao kana marakĩrũga irio ciao. Ona ningĩ itũnda rĩrĩ no rĩkoragwo rĩgĩthondeka kĩrĩa andũ aingĩ magĩtaga gacumbarĩ karia gakĩrĩanagĩrio na indo nyĩngĩ ta nyama nĩgagĩkoragwo gagĩkĩrĩanĩrio na matũmbi ma gũgĩtherũkia kana ona indo ingĩ ta smokie kana iria cigĩkoragwo cikĩrĩ thambutha. Nĩ ũndũ ũyũ kĩndũ gikĩ nĩ gĩkĩrĩ na bata mũingĩ mũno rĩrĩa tũgũgĩkorwo nakio kũrĩa matura-inĩ maitũ na mĩgũnda-inĩ itũ ona gũgĩtũĩka nakio nĩ gĩbataraga ũrori mwega mũno nĩgetha gĩtĩgagĩtuĩke gĩa gũgĩthũkio nĩ kĩrĩa gĩgĩtagwo baa kana hihi tũtabĩ tũngĩ tũngĩgĩkorwo tũgĩthũkia nyanya kũria mĩgunda-inĩ.

Nĩ ũrabatara ũmenyo kana hihi ngũo irĩa ĩgĩkoragwo igĩgĩkĩrwo cia gũkorwo ugĩgĩthũa ũkĩ, nĩ amũ njũkĩ nĩ igĩkoragwo igĩkĩratha andũ na nĩ cigĩbataraga ũgĩ mũingĩ mũno wa gũkorwo ũgĩgĩthũa ũkĩ, nĩgetha ndũgagĩtũĩke wa gũkĩrathwo mũno na ndũgagĩtũĩke ningĩ wa gugĩthũya njũkĩ cigatũĩke nĩ ciakĩũra. Ũmenyo ũrĩa ũragĩbatara gũgĩkorwo wĩ nagũo mũno, nĩ ũhoro wa gũkorwo ũgĩkĩnũngĩrĩria njukĩ icio ndogo ta ĩria ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩnungĩrĩrio, nĩgetha ndũgagĩtũĩke wa gũgĩcĩingata ciothe. Ningĩ ũhoro wa mũrutĩre wa ũkĩ itikĩrũtagĩrwo wothe nĩ urabatara gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũkĩrũtagwo, nĩgetha ndũgagĩkorwo ũrũtĩte ũkĩ wothe na njũkĩ icio cigĩtũĩke cia gũkĩura ihũgũ. Ningĩ no ũragĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũrĩ bũndi, nĩgetha no ũhote gũkorwo ũgĩthondeka ihũgũ ta rĩrĩ rĩrĩa rĩa gĩgĩthũka nĩngĩ nĩ ũragĩbatara gũkorwo wĩ na mbeca cia gũkĩgũra matonyo maria magĩkoragwo magigĩikĩrwo rĩrĩa mũndũ athiĩ gũthũya kũu njũki-inĩ, nĩgetha ndũgagĩtũike wa gũkĩrathwo nĩ indo icio.

Bunda, ĩgũkĩoneka ĩkĩhũtĩte na mbaru ciayo cigakĩoneka ikiumĩrĩte mũno, na ĩtakĩrĩ bunda ikĩrĩ na mwĩrĩ mwega. Bunda ndĩgĩbataraga gũkorwo ĩkĩhũtio ũũ nĩ gũkorwo bunda nĩ igĩkorwa ĩgĩgĩkua mĩrigo mĩritu mũno na wĩra ũrĩa ĩhokeirwo atĩ ĩkorwo ĩkĩruta, nĩ ũhoro wa gũkorwo ĩgĩkua mĩrigo kuuma gĩcigo-inĩ gikĩ gũthiĩ kĩrĩa kĩngĩ, mĩrigo ĩrĩa ĩkĩri mĩrĩtũ mũndũ atangĩkorwo agĩkĩmĩhota. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, bunda nĩ ĩgĩbataraga gũkorwo ĩkĩheo irio njega na ĩngĩkorwo ĩkĩrĩ na mũrimũ ĩgagĩetherwo mũrigitani, nĩ getha agagĩũka agakĩmĩrora agagĩtuĩka wa gũkĩmĩrigita ndĩgagĩtuĩke ya gũkĩrũara na nĩ ũndũ gũkorwo ona ĩngĩthiĩ na mbere na kũrũara ũũ kana hihi gũkĩkorwo na ng'aragu ũũ no ĩgĩkinyĩrwo nginya nĩ ihinda rĩa gũgĩkua.

Rĩrĩa ngũgĩkorwo ngĩkĩona thamaki ikĩrĩ maaĩ-inĩ nĩ ngĩonaga ũrĩa arĩmi magĩkoretwo rĩu makĩgeria gũkorwo makĩrĩithia indo mwanya mwanya, nĩgetha magĩkorwo magĩkĩona mbeca. Thamaki ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩheo irio nĩ arimi irĩa magĩkoragwo makĩgũra kũrĩa matuka-inĩ, nĩgetha thamaki ici cigĩtuĩke ciagũkĩrĩa na igĩtuĩke ciagũkĩneneha. Na gũkĩgĩa ciana nĩgetha arĩmi makĩhote gũkorwo magĩkĩgetha thamaki ta ici na magagĩcienda na magagĩtigwo na ciana iria ikĩgĩte, nĩgetha magĩtwarithie na mbere ũrĩmi ũyũ wa thamaki ũrĩa ũgĩkoretwo na bainda nene mũno rĩu thikũ ici.

Ũhoro wa ũrĩithia wa ngũkũ kana nĩgũo wa tũcui, nĩ ũkĩrĩ na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ nĩ amũ, tũcui ta tũtũ nĩ tũo tũkoragwo tũgĩkũra na tũgagĩtũĩka ngũkũ ĩrĩa tũgĩcokaga gũkorwo tũgĩkĩrĩa nacio matũmbĩ, kana hĩhĩ ngũkũ ta ici tũgagĩkorwo kũgĩciendia cikĩrĩ ngũkũ cia nyama irĩa ĩgĩgĩkorwo ĩkĩendĩo mataũnĩ-inĩ, ningĩ ũrĩithia ũyũ nĩũgĩkoragwo ũgĩteĩthĩa mũno mũrĩmi agĩkorwo akĩona kĩndũ kĩa mwanya harĩ ũhoro wa ũrĩithia ta ũyũ wa ngũkũ nĩ amũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩa matũmbĩ ta macio, kana hihi o nyama ta icio na magakĩona irio cia gũkĩrĩa.